Mĩtĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩthiĩ gũkĩhandwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ kana ithaka-inĩ, nĩ ĩkĩambaga gũgikorwo ĩgĩkũrĩtio kũria tuta-inĩ kana nĩ cio cigĩtagwo ciito. Nĩgetha ĩgakorwo ĩkĩharĩrio hĩndĩ ĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩgĩthiĩ kũrĩa, nayo mĩtĩ ĩno nĩgetha ĩgĩkorwo ĩkĩrorwo wega ĩkoragwo ĩkĩhandĩirwo tũratathi-inĩ kana tũmĩkebe-inĩ tũnini, nĩgetha mũtĩ ũcio ũgagĩkorwo ũkĩheka maaĩ wega na hihi kĩndũ ta thumu, nĩgetha ndũgakorwo ũgĩkĩhotererio hihi nĩ riũa kana gũkorwo gũkĩaga indo ta icio. Wa kĩrĩkia gwĩkwo ũguo wakĩneneha, nĩguo mũndũ agĩthiaga agategũria itegũ kũrĩa gĩthaka-inĩ, kana kũrĩa ũrakĩenda gũkĩhanda kũrĩa mũgũnda-inĩ. Na mũtĩ ũcio ũgagikorwo ũgĩthiĩ na ũkawenjera hau, nĩgetha ũgagĩtuĩka wa gũgĩkũra, o thima no mũhaka ũgĩkorwo ũkĩhe mũtĩ ũcio maaĩ, nĩgetha ũgĩtuĩke wa gũkĩgwata.

Irio cia mũthemba wa mataha kana nĩgũo andũ aingĩ magĩtaga rĩmwe mũkimo nĩ igĩkoragwo igĩkĩharĩrio ũgagĩkorwo ũgĩetha gĩthere kana ũgĩkĩrũga gĩthere nĩkĩo gĩthere mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrũga ũrĩa agĩkoragwo agĩgĩcamũkia mboco hamwe na mbembe na wakĩrĩkia gũgĩcamũkia cĩgagĩtwĩka nĩ ciakĩhĩa ũgagĩkorwo ũgĩteng'ũra na ningĩ ũgagĩcoka ũgagĩetha warũ na indo ta nyeni ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ cia mũhĩka kana hihi cia marenge kana hihi ingĩ cigĩĩtagwo cia mabakĩ kana cia kanyoria nĩgathe ũgĩkorwo ũgĩkĩrũga nacio mũkimo ta ũcio mũkimo ũcio ũkoragwo ũgĩtherũkia warũ icio na nyeni icio na na ũgagĩcoka ũgagĩkĩra kũrĩa gĩthere inĩ ũgagĩkorwo ũgĩkima ngĩna ĩgagĩtwĩka mũkimo na ũgagĩcoka ũgagĩkaranga gatũngũrũ kanini na nyanya nĩgetha mũkarango ũcio ũgakĩra kũrĩa mũkimo inĩ nĩgathe igagĩtwĩka cia gũgĩcama wega wakĩrĩkia ũguo mũndũ no gũgĩcoka agĩcokaga agagĩetha itũnda ta ikoroibia ũgakĩrĩũnũra wega na ũgakĩrenga tũnini tũnini nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩrĩa na irio icio.

Ũhoro wa gũkorwo mũndũ akĩrũga ngĩma nĩũgĩthĩete ũgĩcenjetie na mahĩnda gĩcigo inĩ gĩkĩ gĩtũ nĩ amũ, tene andũ nĩ makoragwo magĩgĩthĩa mũtũ wa ngĩma magĩkĩhũra na indo iria ciagĩtagwo ndĩrĩ no rĩũ gũgĩcoka gũgĩthĩathĩa, nĩngĩ na andũ magĩkorwo mũtũ ũyũ wa ngĩma magagĩkorwo magĩtwara mbembe gĩthĩe magagĩthĩĩrwo mbembe ta icio na mbembe icio kaingĩ, citiakoragwo ikĩre gonyore no nĩngĩ ũkĩũma haũ andũ nĩmagĩthĩete nĩnge ũhoro ũcio ũgĩcenjetĩe makĩrĩa nĩ amũ rĩũ maĩta maĩngĩ ngĩma, ĩkĩgũragwo kana mũtũ wa ngĩma ũkĩgũragwo na bagiti iria ciendagĩo matukainĩ iria cikĩũmĩte kũndũ iganda inĩ, na mũtũ ũyũ kaĩngĩ nĩ ũkoragwo ũkonyoretwo na ũkĩhĩnyĩte bĩũ na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio andũ rĩũ nĩmarakĩrĩa mũtũ ũyũ nĩ gũkorwo makĩũgaga mũtũ ũyũ ũkĩrĩ wĩ mũthaka mũno makĩrigithania na mĩtũ ĩrĩa magĩthĩithagĩa haũ mbere kana magĩkoragwo makĩhũra na ndĩrĩ ciao.

Ũngĩkenda gũgĩkorwo ũgĩkĩrĩa marigũ mũndũ oyaga marigũ macio ũgagĩkorwo ũkĩmathigĩte na ũgagĩkorwo hihi ũkĩmarenga o maĩta merĩ tũ kana hĩhĩ rĩgagĩkorwo rĩ ĩgĩma o ũgũo hihi rĩkoragwo , wakĩrĩkia ũgũo mũndũ nĩakĩoyaga gĩtũngũrũ gĩake na nyanya hihi na indo ta hoho na ĩndo ĩngĩ ũngĩkĩenda gũgĩkĩongerera ĩrĩa cigĩcamagia irio wega ũgagĩkorwo ũgĩgĩcikaranga wakĩrĩkĩa gũkaranga ĩndo ta irĩa mũndũ nĩa gĩcokaga agagĩkĩra marigũmarĩa makũrĩa thĩinĩ no ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra maĩ no ũgakĩmarora magĩkĩhĩe ndũgagĩkĩreke makorwo magĩikare mũno nĩamũ marigũ nĩmahĩaga na ihenya mũno na ũngĩkĩhũthĩrĩria mahota gũkorwo magĩgĩcũra ĩrio icĩ mũndũ nĩa agĩcokaga ũgagĩkĩra ũgagĩkĩra kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo dania gũkũ igũrũ nĩgathe igĩkĩnũnge wega na ikĩonekane irĩ ng'emũ.

Ũngĩkenda gũkwo ũkĩenda gũgĩkĩrũga irio cia nyama mũndũ nĩagĩkoragwo ũgĩgĩthiĩ ũgagĩgĩetha nyama ta ĩyo kũrĩa ĩgĩkĩrĩ hihi gũkĩgũra kana gũgĩthĩnja na rĩrĩa ũgũgĩgĩkorwo ũgĩkĩmĩkũa kana kũrĩa mwagĩthĩnjĩra ĩgakĩmenyererwo ndĩga kĩgĩe gĩko, na wakĩrĩkia gũgĩka ũgũo nyama ta ĩrĩa nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhakwo indo ingĩ ĩrĩa cĩgĩtiũmaga ĩgĩkorwo ĩgĩcama wega na wakĩrĩkĩa gũkĩmĩhaka ũgũo ũgakorwo ũgĩgĩcina hihi harĩa mwaki inĩ wagĩcina nyama ĩno yagĩtwĩka nĩ yakĩhĩa ũgagĩcoka ũgakĩmĩrũgĩra gakima nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩrĩo nako na gĩkĩma gaka nĩngĩ mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩetha thũkũma ũgagĩkorwo ũgĩkaranga nyenĩ ta ici na ningĩ ũgagĩcoka ũgakĩmĩthondekera kacũmbarĩ karĩa mũndũ agĩkĩrengarengaga kĩndũ ta nyanya na hihi indo ta gĩtũngũrũ na indo ingĩ hihi ta kĩũkamba kĩninĩ na ndania ũgagĩkĩra nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrĩanĩrio na irio ta ici.

Mabũrũri marĩa magĩthiĩte na mbere, nĩmakoretwo magĩthiĩte magĩthundũraga macini mwanya mwanya iria iragĩkorwo igĩteithĩrĩria harĩ maũndũ ma ũrĩmi. Macini ta ici kana iria andũ aingĩ magĩtaga roboti, nĩiragĩkorwo igĩteithia mũno harĩ gũkorwo igĩtua matunda, na nginyagia macini ingĩ ta ici nĩ ũragĩkora igĩceha mĩtĩ ĩyo ya matunda, kana ingĩ gũkorwo igĩkĩrĩmĩra. Macini ici nĩigĩtũmĩte mabũrũri ta marĩa magĩkorwo magĩthondeka bainda nene mũno, rĩrĩa maragĩkorwo makĩrĩma, nĩamu macini ici citikĩũe atĩ ũhoro wa gũkorwo cikĩnoga. Na macini ici no ũgĩkore ciraruta wĩra ũtukũ na mũthenya, na nĩũndũ wa ũndũ ta ũcio ũgagĩkora atĩ mabũrũri marĩa ũhoro wa ũrĩmi nĩũgĩthiĩte na mbere mũno na rĩmwe tũkaremwo nĩ gũkorwo tũgĩcindana nao, nĩũndũ wa gũkorwo ithuĩ tũtirĩ na macini ta iria na ithuĩ tũgĩkorwo tũkĩrĩma na gũtũmĩra andũ, kana hihi macini ingĩ itarĩ na ũhoti ta ũrĩa. Koguo ũgagĩkora atĩ tũngĩkĩaga gũkorwo tũkĩmenyerera twahota gũgĩkorwo tũgĩtigwo na thutha nĩ mabũrũri ta macio. Koguo nĩtũgũgĩbatarwo ona ithuĩ tũgĩkorwo tũkĩambia gũkorwo tũkĩmenya ũhoro wa gũthondeka macini ta ici, nĩgetha ũrĩmi gũkũ gwĩtũ ũtuĩke wa gũkĩgacĩra.

Ũngĩkĩenda gũgĩkorwo ũgĩkĩrĩma wega mũndũ agĩkoragwo akĩrĩma mĩmera ya mĩthemba mĩthemba na ũndũ ũyũ nĩũkĩngenagia mũno, rĩrĩa ngũkĩona mũndũ ũrakĩrĩma mĩmera mĩthemba mĩthemba, nĩamu rĩrĩa mũmera ũmwe ũgũgĩkorwo ndũgĩciarĩtwe mũndũ nĩakorwo akĩrĩa maciaro ma mũmera ũcio ũngĩ, ũngĩkorwo ũkĩrĩmĩte handũ hanene nĩũgĩkoraga atĩ rĩrĩa gũkĩrĩ na thoko ya kĩndũ mwanya mwanya, ndũkĩagaga kĩndũ Ũgũgĩkorwo ũkĩendia kumana na mũgũnda waku, ningĩ ũndũ ũngĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩ atĩ, rĩrĩa mũndũ agĩkorwo agĩkĩrĩma mĩmera yake agĩtukanĩtie na mĩtĩ, ũhoro ũyũ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno, nĩ amu mĩtĩ ta ĩno nĩteithagia harĩ gũkorwo ĩkĩagĩrithia tĩri na nĩngi mĩtĩ ta ĩno no ĩgĩteithagia gũkorwo ĩkĩrehe kĩruru kũrĩ mĩmera ĩrĩa yaku ĩragĩkũra kũu rũngũ ĩtagĩkoragwo ĩgĩkĩũmĩrwo mũno na ũgakorwo atĩ wamĩhe maĩ manini, maĩ macio nĩmaikaraga ihinda inene mũno na magateithia mĩmera ta ĩno.

Mabũrũri marĩa magĩthiĩte na mbere harĩ ũhoro wa ũrĩmi, nĩmagĩkorwo magĩthundora macini nyingĩ irĩa ikĩmahotithagia makorwo magĩkĩgetha mbembe na andũ arĩa marakĩgetha mbembe na igethi ta icio kana macini ta icio, nĩmagĩkoragwa nginya na makĩrĩ na rori irĩa cigĩkuwaga mbembe icio, nĩ amu kaingi macini ici cikĩgethaga mbembe icio na igagĩkorwo nginya igĩcithĩa hau hau, kwoguo mũndũ agĩkorwo agĩthiĩ na rori ta ĩyo agĩtwaragĩra mahuti macio ng'ombe, cigagĩthiĩ cigakĩrĩa, hihi kĩrĩa mahuti macio mangĩkorwo makĩongererwo noanga hihi o tũirio tũnini kana molasses tũnini, nĩgetha magĩkorwo magĩteithia ng'ombe mwena-inĩ wayo biũ, na rĩũ ũhoro wa macini ta ici nĩtũgĩkoretwo tũgĩthundũra maundũ ta maya, nĩgetha tũkorwo tũkĩhota gũkorwo tũkĩrĩithia ng'ombe na njĩra ĩrĩa ĩgwete.

Ũrĩmi wa ngano nĩũgĩkoragwo ũkĩrĩ na maũndũ mwanya mwanya, na nĩgũkĩrĩ ngano nginya ĩgĩkoragwo ĩgĩkũrio nĩgetha ĩgĩgĩtuĩkĩ ĩkorwe ĩkĩhandwo, kana hihi ĩgakĩrekwo ĩkĩhane gũkĩmera, nĩgetha yakĩgĩa kahuti karĩa kagĩkoragwo kangirini, ngano ta ĩyo nĩkoragwo ĩgĩteithia gũkorwo hihi hĩndĩ ĩrĩa yagĩthĩo kana yagĩtuo irio cia mahiũ, rĩrĩa yagĩkorwo ĩkĩheo mahiũ macio ũhũro wagũkorwo ngano ĩyo ĩkĩrĩ na kĩndũ ta nyeni kana hihi kĩndũ ta kĩa ngirini, ũhoro ũyũ ũkĩrĩ mũgeni andũ maingĩ matikĩũĩ no andũ maingĩ nĩmarathii mathomete maũndũ ma ngirigaca nĩgetha mathii makĩmenyete ũhoro wa gũtuĩka makĩrĩma ta ici.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa rĩu andũ matĩgĩtũire magĩthiaga gũthĩithia mĩtu ithĩinĩ ũrĩa magĩthĩithagia hau kabere, na rĩu magĩkoragwo magĩkĩgũra mĩtũ ya mbagiti, kũria matuka -inĩ marĩa magĩkoragwo makĩendia mĩtu ta ĩno, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkiumĩte iganda -inĩ mwanya, mwanya, ta kĩganda kĩrĩa gĩkĩrĩ ngumo mũno kĩa mũtu wa Soko, mĩtu ta ĩno nĩ gũgĩkoragwo mĩtu ya mĩhĩrĩga mĩĩngĩ no mĩtu ĩrĩa Soko ĩgĩkoragwo ĩgĩkuranĩte nayo mũno, nĩ mũtu ya ngima, ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩruga ngima njororo mũno, andũ nĩ makĩendete mũtu ũyũ mũno, nĩ gukorwo maugaga ngima waguo, ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ ngonyore wega, na nĩ mũtheru na nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩruga ngima ĩna cama.

Nĩgũkĩrĩ na iganda nyingĩ ĩgĩkoretwe ithundũrĩtwe gũkũ gwitũ bũrũrinĩ, nĩgetha igagĩkorwo igĩthondeka indo irĩa tũngĩkorwo tũkĩhũthĩra okuma maguta tũngĩkorwo tũgĩkĩruga namo na indo ingĩ ta icio, kĩganda kĩmwe kĩa maũndũ ta maya nĩkĩrĩa kĩngĩgĩkorwo gĩgĩthondeka maguta maya magĩtagwo Bahari fry marĩa magĩkoragwo makĩhotanĩire harĩ ũhoro wa ũrugi wa indo mwanya mwanya na makĩria ũrugi wa indo ta mandathi na cabaci, andũ arĩa makĩgũraga indo ta ici nĩmakendete maguta maya mũno nĩgũkorwa makiugaga nĩmakĩrĩ mega, iganda ta ici nĩirakĩhe andũa aingĩ wĩra mũno nĩmo makoragwa kũu nĩguo makĩone atĩ indo ici ciakorwo cigĩthondekwa nĩciakĩnyira mũingĩ.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ kana mabũrũri-inĩ maya maitũ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩthondeka kũndũ kũingĩ gwa gũkorwo magĩkĩiga hihi indo iria magĩkoragwo makĩgetha mĩgũnda-inĩ. Indo ta mbembe, kana ta ngano, kana ta mboco. Makũmbĩ ta maya rĩmwe magĩkoragwo magĩakĩtwo tarĩ matangi makĩrĩ manene mũno. Matangi macio magagĩkorwo atĩ mbembe icio, kana ngano ĩyo, kana mboco icio, cigĩkoragwo igĩkĩhũrwo igakĩambata o kũrĩa igũrũ, na ciakĩmbata o kũrĩa igũrũ, cigagĩcoka cigagĩitĩka o kuma nakũu cigagĩthiĩ o thĩ. Makũmbĩ maya makĩrĩ mega mũno nĩ amu indo iria ciakĩigwo kũu citigĩkoragwo ikiurĩrwo, kana kũgĩa na ũgunyu ũrĩa ũngĩtũma igĩthũke.